Ngokaik ap kikpkaa kokaran mayainik chwak, so therefore koprice nenwanet komi barak koyatinde chito ngokaik ap kipkaa kosiche rapinik chechang ako ngokaik ap kipkaa komuche kora kokee mau chebo improved chelagu kityo chepa kipkaa kokenye yangakikochin mayainik ako koraa chepo kipkaa komamnyandos ovyo ovyo ako ame amitwokik alak tukul mau choton chepo improved kienyeji.

KIyumi mayainik kotienke sait nekalakune ngokiet kosait ake kolaku ngokiet kokapa saisiek, keyache any sium kora mayainik chon betun na meyumi betu nikan sait ake koimuch konamin kisishek alak mara keiku busy kopendi saishek cheyume.

Ochon en ngokaikab gaa ak chebo banyek cheichome ibai?

Achame abae ngokaik ap kipkaa amun kararan mainik chwan akomache pik ole oo, ye kaibai kotor isische faida yangalok akipialde mayainik chwak ako kora imuche ikochi koshep mayainik akosich arek yangasich arek katesak ako kora chepo kipkaa komatanyandos ovyo ovyo ako kora chepo kipkaa komataame tukuk chechang malasima akot icheng kou chicken feeds imuche pai en kaa ikochi moik bandek anan itilche ngwek.

En ngogaik che arek agochini icheget chicken mush, gochi nutrients che magat en arek. Karabai negit koit three to four months, anan agochi growers, si kotesat borto. Growers koba ngokaik che ba broilers. Yan ketinye ngogaek chepa panyek ipaisien growers. Yan kaechekitun apayen layers.

Kitekchin taritik korik che kararan si kobur kot ne tilil. Taritik, nyalu ke chanjan kila, si manam mianwagik ovyo ovyo . Ago nyalu kebai amitwogik che makchinge.

Chebo panyek konyolu kigochi nyolu kigochi growers mash. Growers mash kotareti ingokiet koyet borto koyan kayet borto kochang'itu banyek.

Sikorip iinn yangakikachi ingokiet yakakoit kasarta neshepee ingokiet maainik yameche sikokeny arek kindoi siratinik sikouum maanik chekai kopwa olda akekenge sii komuch korue ingokiet tugul koyamarue tugul komator kokeny alak ako kora kindoi koraa siratik sikolachi maainik ingokiet kindoi komaye maayat simanyalu kinde siratinik parak amuu yangalak ingokiet simayee maayat sinyalu kendee siratinik parak amuu olekalachi ingokiet kopa semendii anan ko pakoyat kokwer pakoyat komuch koyee soo kirepe yakakinde siratinik kiripe mayaat matkoyee yakalok ingokiet

After every one week konyalu aun kot ap ngokenik aiste tukuchwak akaip kopa mbar si koik mbolea.

Kiit netai ko lack of calcium yakapetii calcium ingokiet komuch koton mayat kolen kocheng calcium kiit nepa aeng ko lack of proteins yakapek protein ing ingokiet komuch kwam maainik kiit nepa somok ko maraa olelachin ingokiet koma kararan mara kolach ngunoo koyee mayaat kokangoye maayat ko testen koyaa kenam kunaa konaitan kila siku kwamee maainik kiit nepa somok ngunaa akot ngo boekan mara kaboekan ingokiet koyume kotar maayat kaitak koyaa ngalak ingokiet koek behaviour nenyii kila so konyalu yakalak ingokiet iibu maainik komanem kwam

Ingokiek konyalu kebae amwitakik chee chotok ingokiek nee laku konyalu kila iikachii layers mash kotareti lakunet kolaku maainik kila kora konyalu ipaii ingokiet kopiya yangapiya ingokiet kokasich nutrients tugul kokachin inendet kokimit kora konyalu komeny ingokiet nguu ole kararan sii masich stress yangasich ingokiet komamuch maite kolak konyalu ichapchi koto kokararanit meche koraa itililii kot nepo ingokenik ako koraa konyalu sii ijanjanii ingokiek sii mamianmian amuu ngo mian ingokiet ko mara komakomuchii kolak ngo mian makokimitu

Nyalu ketekchi ngokaik kot ne raised nemi barak nelanyen ngokai ngasit komaitchin pung'pungishek anan itech kot nemi ng'weny nepuch keker olda tukul.

Yaa acheng ingokaik acheng, acheng inn acheng ingogaik che improved amuu achamee anee achamee ingogaik chepo improved amuu icheket kolak kasarta akee tugul ibaii kityok komuch kolak

Ya kamnyan chito anan ya katanu, koyache ikur ambulance en chakchinet kolapaten sipitali, anan yamii miondo neuu cholera koyache keyai juu chini keista.

kapingogen konyolu, aunee kila mara kila wikit astoiin tuguchon kayoe ingokiet sigomuch kotilillit kapingogen simosich ingogaik stress